Ka coffee osechiek, to ikao gir ting'o machalo kaka kikapu idhigo e puodho ipono maochiek makwar kendo iketo ei okapuno, ipono kaing'icho mondomi kikipon mapok ochiek, kendo duto iketogi e kikapu kasto iuso.

Kain gi rech manumu to idhi ichwere kendo igolo kalagakla kasto iluoke kendo ibaro iye iluoko iye bang'e to ikao mo mang'eny iole karaya. Mo iweyo chuakore kasto iketo rechno maowang' maotuo, kaisewang'e maotwo to ibirogole kendo ikao sufria machielo ibiro ng'ado nyanji gi kitungu gi gikmoko tudo midwachiedogo kasto irudo irudo, kasto iketo mo inenoni girudore maber kasto ibirokao reyino iketo, kendo iruwo gi gige chiedogo marure maber, bang'e to ibiromedo pii matin mondomi kik obed mar sup. Bang'e to ibiro chuake matin mondo gigo oriure kasto bang'e igolo kendo itoko chiemo mamit aduwa.

Puonj mar kompyuta, mar konyoji e bedo gi lony ewi tiyo gi gigi mag lony manyasani machalo kaka robot, AI kod mamoko ei programming language ni mar python.

Ne aolo mo ma aweyo mochuakore mang'eny kabisa kasto akao nyanya gi kitungu mane aseng'ado to aole. Bang' mano naneno mach kowuok malich kendo nakao taumogi gi gir umo, bang'e majno nodho. Nadhi mbele gi tedo kendo ne atedo omena mamit.

Tugo mar adhula, mar tim mar Gor Mahia, kendo en yo mar yutone jok matugo tugono kendo jok manie timno nikech gitugo gi timbe mopogore opogore kendo giyudo jokma sponsor gi kendo ochung' negi. Chulogi kendo miyo giyudo kar yuto.

Class mar kompyuta e skul mar mbala riany kata kar somo mamalo, maipuonjo jii e kompyuta kendo gikma chalo kaka mag lony manyasani.

Ka osepidhe dichiel tobedo kuom higni mang'eny kapok ochak opidh moro kendo, kendo mae ing'wedo saa ka saa, kendo ma miyo jii yuto ka ing'weto kendo ka ilose kuma ikete mar tiyo kode kata mar madho.

Dongone yot kendo okelo neji yor yuto eyo mapiyo, sama ouse to ogolo pesa mang'eny kendo ma konyo jopur kendo miyo gibedo gi mijingo kendo giyudo omenda moromo.

Ilogo kasto gi lweti ma kor kacham imakogo chapat, lweti machielo imako godo kijiko. Ikayo chapat injako, kendo ichuoyo olayo kata oganda to ichamo, ikowe godo kamano ma ang' itieki.

Weche mag bero sekta mar ICT ei piny wacho mondomi obed nenoni weche mag digital omed ti go sana e piny owacho mondo omed loso migepe kod tije mag piny owacho obed mayom kendo weche duto mapiny owacho chiwo otimre mayom.

mondo mi ng'ato olos kuon nyaka odwar mogo kendo ei aluorawa ng'ato kapok ochamo kuon tok owinj maber ,onyalo chamo gik moko lakini ka kuon ong'e to ok owinj maber ,omiyo en gi neng'o sana nikech ji ong'eyo ni chiemo malong'o en kuon.

Ka kahawa oseolo magitegno kendo moko ochiek, ikao kikapu to idhi ipono gi godo motegno gi mochiek itero gi pacho kendo ikowo gi kama idhiloso gie mondo gibed moromo mainyalo madhi.

Iluoko alodego kasto ing'ado gi. Ibiro kao nyanya to ikete e sufuria gi kitungu gige chiedo main go, kasto ibiro ole mo ibiro rudo manyanya tore maber. Ibiro kao alodi tikiko gigo ichuako matin kasto igolo.

Yien manie gweng' mang'eny miyo yuayo koth kendo ka yien ntiere aluora bende aluora nenore majaber kendo bende okelo mor kawinyo odak kendo giwer gimiyo aluora nenore majaber.

dwarore pipe mar holo pi e ng'eyo e weche mag pur kendo gi gik madwarore mondo mi ipidh alot machalo kaka yadh alot kendo doyo mowinjore.

Ne olud alot mang'eny kendo onge seche magisedongo idwa idoyogi mondomi gol buya e tiendgi, nikech gikithore oknyal ti gi kwer omiyo itiyogi lweti ka ipudho buya manie tiendgi mondo iwe gidong thuolo maber.

Bang'e kinde mathoth ka ne jii tiyo gi gige umruokgi e chiro. Tinde piny owacho ogero cherni mang'eny kendo madongo gi mabati mang'ato kang'ato opogne kare mopedhe kendo giduto gine ei bwo ot kendo e bwo tipo maduong'.

en alot mamit kendo ji mang'eny ohere nikech ma en gi chiro kendo ng'at mopure yudo omenda kendo ma en yore mar yuto, dong'o bende odong'o maber ka oseketne gimoro amora mowinjore.

Tich kahawa nigi pesa nikech ka isepone to idhi usogi. Bang'eno iyudo omenda mainyalo timo godo gigeni kaka idwaro.

Kao tiende gari maoti, kendo iwirogi rangi marachar kata ma green mondomi kikgibedgi rangi marateng' sana manyalo kelo liet mang'eny. Bang'e to iolo lo eigi kendo ipidho alot eigi kanyo. Iolo negi pii kendo alot dongo maber, igonegi yath bende mondomi kik tuo ochandgi.

Chon ne jii uso ausa e liare, kendo kuma chieng' chamogi. Sani oger udi mag chiro madongo kendo ng'ato kang'ato omi kare mar uso. Gipedhogi kendo ng'ato kang'ato pango gigene machana maber, kendo ntiere gige kano fruits iluongoni fridge ma okinyal weyo olembegi kethre, kendo kata kagidong' to ikanogi kanyo kendo kethruokgi okyot.

Maembe nika majaber kelo mor kendo kinene to olapi chwer. Rabolo bende ochiek ntiere olemb apple. Ntiere olemb mar machungwa kod olembe mopogore opogore. Magi duto kelo mor kendo gimiyo chuny bedo mamor kagineno kaka rangi gi beyo.

Bang' ka isepitho makahawa odongo mochiek maipono idhi usogi kendo iyudo omenda mamiyo ng'ato yudo omenda monyalo timogo gigene moko, kendo ma nigi nengo e ngima jopur.

ka isepono gi to iuso, ka isuo to iyudo omenda ma miyo i bedo gi pesa ma inyalo timo go gimoro kaka idwaro ,inya ng'iewo chiemo inya ng'iewo lewni, inya ng'iewo gimoro amora ma loso yor yuto

Iyudo chiemo, kendo kaipuro mang'eny bende inyalo uso mondomi iyud omenda. Bedogi chiemo e dala en mor kendo en mwandu maduong'.

Bang' isepidho alotgo, maodongo maber gigidhore kendo opudho moko odhigo onyalo pidhogi bende kuonde mopogore opogore mabet boyo gi jowetegi mondo gidong maber.

Ne akaogi kendo ayiedho gi ka aseyiedho to ang'ado gi matindo, kasto akao mo aolo e sufuria. Mo kosechiek to akaogi anyumo e mo tochiek kendo oloso chips.

Kae kabich nopidhi kendo ochiek kendo ogik seche ma iponogie ipango gi e crate mondo ketgi machiegni maoikore ne uso.

Jonon tim nonro e weche mag pur gi weche mag yiende, temorango kendo ng'iyo gikma timore gi yiende gi kendo ber kata rach magin godo.